kaneno otas machalo kama to aparo ni en lendo ne joma ok ong'eyo kata ne jopinykanyakla ne romo moro mabiro bedo, aneno ng'ato kanyo machal ni obiro bedo ngat machalo ni wuoyo e chieng romo machalo kamano, koro aparo ni en lendo mageto jok ma pok owinjo kata jok maonge e riwruok machalo kamano maluongo gi ni mondo gi bi girom manyiso gi achiel kuom jogo mabiro bedo ka twak ewi weche mopogore opogore mibiro wach e romono.

kaneno nyithindo machalo kama to aparo nyithindo mag kiye nyithindo mag kiye ma jonyuol gi nosenindo aparo riwruoge mar piny owacho kata ma ok mag piny owacho ma oyawo kuonde ma irite nyithindo aila gi machalo kama gi bende aparo jok motudore gi riwruoge go mar kelo chiemo kuonde machalo kamago, aparo nyithindo ma ong'e yuto kata ma ong'e kuma ginyalo yute kaluwore ni jonyuol gi osenindo kata oter gi kanyo nikech jonyuol gi ong'e nyalo ma samoro ginyalo yude chiemo koro itero gi kuonde go kendo irito gi ,imiyo gi chiemo imiyo gi koda ka lewni magi nyalo rwako gi gengre godo.

ma en chenro mokuongo ma kawo jolweny manyien madonje chenro mag lweny pacho kae, ikao jolony mopogore opogore mawuok ei migao mopogore opogore mag lweny motingo jolweny mag pi, jolweny mag kor lwasi ,jo lweny mag lo, biro to romo gi rowere magombo donjo e lweny kendo ikawo nonro mag gi ,ing'iyo ranginy magintie ,ing'iyo tekre gi mag del gi gik mopogore opogore rang'iny mar somo mar ne ka be giromo donjo e lweny.

ma en chenro mane sirikal manyien okelo mar puonjo jopuonjre matindo tindo ma pod a ewi tiyo kod lony manyasani ka gi tiyo kod computer kata masinde manyasani matindo tindo mag lwedo, koro gima timore ka ma okel ne nyithindo gi eki masinde gi eki e skunde gi mag tiegruok ewi lony manyasani somo gi lony manyasani.